Bo kamanut boishoni eng kokwet, nitoni ko machei keeshio yatitaetab tibiik. Amuu eng yatitaetab tibiik komuji kokon shida imuch kopliden chito agoi kome chito anan kotun betushek che machei kosikis konyoru tabu ako keopereten kityo.

Eng yu ogere biik che kotononyo che kopir picha. Icheget koboo SC Juza. SC Juza, ko micro-finance company, icheget ko cheikoitoi loan.

Kindeni kerichek tenderiab ng'endek kotom kemin. Amuu mi kutik chemii ng'ung'unyek che amei ng'endek simarut kotko makindana komachunu anan komarutu tugul.

Yatom keminse kegori korok imbaret yekagorok kigori keiste chapuk. Anan kebel ye kagorok kebele kebat eng jembet ye kakopata kipati eng jembet kegool bandek anan ko marakwek.

Yaan kakibaat mbaret eng toroktet anan kojembet akotooi korobon ropta kabsa neoo. Anae alee kokorur ng'ung'uchat komiee kanyalji minset. Yotoyoo komagomitei nyugunyek che komil toroktet kindonik anan negomil jembet.

Eng yu akere chupeet nemi sotek nebo Cocacola. Cocacola ko sotek che chamei biik chechang koe oche. Ngokeer sotechu amach agot kotakie Cocacola.

Yu ko kanisa. Kanisani ko ACK anan ko Anglican Church of Kenya. Ogere Bishop eng yu kotebi ng'wony ago ikonori eut lagok aeng'.

Yu ko college. Ogere mwalimuyot katonon en tai. college ko olebendi biik ibkineet. Kou college nebo mwalimuinik kekuren Teachers College ago mi collegishek chebo muswoknotet bokineti biik tuguk cheboo eunek.

Anome simenyun achil olekikisir kele my account komong' olekikisir kele lolet yaani wallet achil yoto komong' olekikisir kele keyokto robinik kondachil yotak ayokte rabinik kopa akaunt inyun nebo benkit

Eng' yu akere ramindetab samakinik. Tonone ine eng nyanjet taban. Chopei inendet netit neramee samakinik, nekakorop kochopei ipkoram samakinik siko kwoldochi biiko.

Eng' yu ogere romiik ap njirenik. Kakoram njirenik chechang' koboisien netit. Ochome boisioni, amu ngiram njirenik chechang' ip ialde eng' siro anan ioldoji biik chon olotei asinyoru rabinik.

Logoek chu igere en yu ko bo kuresiet. Yo imoche iyam logoechu ko makinome eng' eut amu tindoi katook. Inomdoi kiy akiyeny siam chemi oriit ak iwirte nombo barak.

Kaatini kobo NSSF. NSSF ko robishek che kigonorun ya iyae. kasi. Ngesirin kasi kegonorun robishekuk alak. Ko tuun ngiwe retire kelipanun robishe choto.